Ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ atĩrĩrĩ wa mbere nĩ no nginya atũgũte mũgũnda nĩ ũndũ wa nyeki ĩkoretwo ĩkĩmera mũgũnda-inĩ kana mĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩtekwendeka, wa kerĩ na mũhaka ete karagita goke karĩme na kaigananie mũgũnda, wagatatũ no nginya enje marima ma kũhanda o kĩrĩo gĩothe arenda kũhanda na akorwo ma mũkanda wa gũthima nĩgetha mũndũ anyite mwena ũyũ, mũico ũrĩa ũngĩ na anyite mũico ũrĩa ũngĩ nĩgetha marima macio makĩenjwo makorwo marũngarĩte na ũndũ ũngĩ no mũhaka akorwo na mũbaibũ wa maĩ, nĩgetha angĩkorwo gũtigũkorwo kurĩte no nginya mũmera ũcio ũkaheo maĩ o mũthenya, ũgaitĩrĩrio maĩ o mũthenya, ũndũ ũngĩ atenjete marima no nginya akorwo na thumu nĩgetha tĩri ũcio ũkorwo wĩ mũnoru nĩgetha mũmera ũcio ũkorwo ũkĩmera wega, ũndũ ũngĩ maĩ no nginya mũmera ũcio ũheo o mũthenya o mũthenya na akorwo akĩrĩmĩra mĩmera ĩyo nĩgetha mahuti matikamere na nĩgetha mũgũnda ũkorwo wĩ mũtheru, ũndũ ũngĩ macukuru marĩa mehakuhĩ no mokage gũthoma ũrĩmi na mũgũnda ũcio wake.

Ũndũ ũyũ wĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, wa mbere, ng'ombe nĩ ĩkoragwo na gĩtĩo mũno mĩciĩ-inĩ na itũũra-inĩ. Wa mbere ngo'ombe nĩ ĩtũheaga iria rĩa kwendia itũũra-inĩ na kana matuka-inĩ kũũrĩa thoko-inĩ, na o rĩngĩ, andũ a kuma kũraihu kũraihu gũka kũgũra. O rĩngĩ, nĩ ĩtũheaga mbia nĩ ũndũ wa kwendia mbũcĩrĩ-inĩ na andũ a mbũcĩrĩ makahota kwendia nyama kũndũ na kũndũ. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩtũheaga ngothi nĩ ũndũ wa gũthondeka iratũ, na ũguo mũciari no ahote kwendia ng'ombe ĩyo nĩgetha ciana ithome, gwake kũrĩĩo na imũĩkĩre maũndũ mangĩ maingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩũroneka nĩ mũritũ na wakũmakania, nĩũndũ no wone gũkoretwo na na ng'aragu, gũtikoretwo na irio mũno na mĩmera ĩkamba ĩka ĩkoma na nĩkũroneka nyũmba icio itikoretwo na andũ, andũ nĩmathiĩte gũcaria irio kũndũ kũngĩ. O ũguo ng'ombe nĩironeka ikĩania mũno, nĩ ũndũ itikoretwo na maĩ mũno, na nĩguo na itikoretwo ikĩrĩa. Na nĩkĩo mwene ng'ombe athiĩte gũcaria maĩ kũndũ kũraihũ, nĩgetha oke acihe na kũgũra nginya na nyeki.

Niĩ hakwa ingĩtarĩria ũndũ ũyũ nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere, wa mbere nĩ gũkoretwo gũkiura mũno mũno na arĩmi makaremwo nĩ gũtwara irio cia thoko-inĩ ona ciana gũthiĩ thukuru ona andũ gũthiĩ mathibitarĩ, na ũguo rĩ hena mũrĩmi bunda yake ĩgũire nĩ ũndũ wa matoro na maĩ nĩ ĩkũgwĩte irima-inĩ na yaunĩka kũgũra ĩkaremwo gũtwara irio thoko-inĩ na nĩkĩo mũrĩmi ũcio etire arĩmi angĩ moke mamũteithie kũrũgamia bunda ĩyo tondũ nĩ kunĩkĩte kũgũrũ na ũguo nĩ gũkuĩte irio na irio icio ciagĩa maĩ cia thũka.

Nĩ maũndũ maingĩ mangĩkorwo makĩngenia haha. He hĩndĩ mũthenya ũmwe twathiĩte mũmbatha na twathiĩte na bamĩrĩ kũ kũ kũkena hamwe kũrĩanĩra hamwe na gũkena hamwe . Mũthenya ũyũ nĩtwakenire mũnũ nĩũndũ arĩa mathiĩte kũnyita thamaki nĩmanyitire thamaki ĩmwe nene mũno. Na ũhoro ũcio ciana nĩciathakire na maĩ na cigĩkena. ũndũ ũngĩ, rĩera nĩtwaiguire rĩrĩega na tũtiaguaga gũcoka rĩngĩ.

Ĩĩ no nyende kũmenya ũndũ ũyũ nĩ ũndũ, wa mbere, gwitũ nĩ mũrang'a na mĩgũnda ĩkoragwo ĩinamĩte na rĩngĩ nĩ wonaga kwaura mũno mĩgũnda ĩka, tĩri ũkahurunjĩkana kana kĩrĩma gĩkainama kana mahiga magaikũrũka. No nyende kũmenya ũrĩa mũndũ angĩhanda nĩgetha, mũgũnda nĩgetha mũgũnda kwaura ndũka, mahiga matigaikũrũke.

Irio ici iharagĩrĩrio atĩrĩrĩ, ũgakia jiko, ũgekĩra makara ũgaikia maratathi rungu rwa jiko, ũgakia maratathi mau ũkahutĩra jiko ĩgakana, yakana ĩkaumia ndogo, ndogo ĩyo ĩgathira makara mau magakana wega, ũkaigĩrĩra rũgĩo rwaku wega ũthambĩtie ũgekĩra gĩtũngũrũ na maguta gĩkaĩa kahora na maguta, kĩahĩa ũgekĩra nyanya , nyanya cia hĩa ũgekĩra matumbĩ, matumbĩ may ũkamba ũkamahũrĩra thani-inĩ ĩmwe ũgekĩra rũgĩo-inĩ makahĩa hanini ũgacoka ũgekĩra mboga ciaku ũkauruga, ũgacoka ũgacihe ndagĩka ta ikũmi ũgacoka ũgaciruta, na ũgacoka no ũrĩe na cabaci kana na avocado.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ atĩ mũmbunge wĩtũ nĩ akoretwo agĩtwĩciria mũno na gũtwĩkĩrĩra thitima, agatũrehera ihonge na agatwĩkĩrĩra thitima na macukuru-inĩ na kila mũndũ akagĩa na thitima na andũ makahota kwĩyonera mohoro mĩciĩ-inĩ ũtegũthiĩ kwa njirani kana ũtegũthiĩ kambĩ kwona mohoro na to ũguo, nĩ tũkĩrĩtwo na ũgitĩri mwega itũũra-inĩ na woici ũgathira na maũndũ maingĩ marĩa makoretwo magĩkora itũũra tũtegũkorwo na thitima. O ũguo nĩ tũkwenda gũcokeria mũmbunge witũ ngatho na kũmwĩra nĩ thengiũ nĩ gũtwĩciria na to ũguo eeh kwĩ andũ makoretwo na ithĩi cia gũthĩa mũtu na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe na gũkorwo thitima icio igĩtũteithia na igĩteithia itũũra na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ ta kũhũra maĩ mũgũnda arĩmi makĩrĩmĩra mĩmera yao.

Kĩndũ gĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ atĩ, nduka nene ya Naivas nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũĩciria mũno, eeh itũũra-inĩ ritũ kana taũni-inĩ itũ nĩũndũ nĩkoretwo ĩtinĩtie mbei ya indo ta cukari, mĩtu na macani nĩgetha o mũndũ akahota kũgũra kĩrĩa arabatara nduka-inĩ ĩyo. Nĩtũkwenda kũĩra Naivas nĩ thengio nĩ gũtũĩciria na gũtũhe kanya ga kũgũra indo na gũtũtinĩria mbei na tũgakorwo tũtakũhũthĩra mbia nyingĩ mũno cia kũgũra indo, na aciari aitũ na andũ angĩ magacoka magakena.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, arĩmi akuma kũraihu na kũraihu nĩ makoretwo makĩhanda avocado na igakorwo ikĩgĩa na riri na igakorwo ciĩ nyingĩ mũno itũũra ta atĩ o mũciĩ o mũciĩ nĩ ũrakorwo na avocado nyingĩ mũno mũgũnda-inĩ nĩ tondũ nĩ gũkoretwo gũkiura na mũrĩmi akohota kũrĩma wega agĩitaga thumu mũgũnda wake wega na agabacĩrĩra mũgũnda ũcio. Kwoguo rĩ factory ya avocado nĩ koretwo mena gĩkeno nĩgetha moe avocado makĩigaga katoni magĩtwaraga matukũ-inĩ maya manene ta Naivas, , Quickmart na Tuskeys. Arĩmi nĩ makoretwo makĩnete mũno nĩ kwĩyonera ciringi ĩmwe na ĩngĩ cia gũthomithia ciana, makagũra irio na makahota gũkorwo makĩgũra indo mĩciĩ yao ona ta rĩngĩ nguo, kũgũra iria na kĩrĩa kĩngĩ marenda.

Niĩ ndĩrecirĩrĩa atĩ rĩrĩ ndona ũndũ ũyũ iganda kũma kũndũ kũraihũ kũraihũ ta Mombasa, Kilifi, Malindi kana na Nairobi kana ona Nakuru Eldoret nĩgũkoretwo na magũta maingĩ mũno kwogwo, marehe matwara matũka inĩ maya manene ta Naivas, Quick mart, Carrefour maguta nĩ magũkorwo makĩgũĩthĩa bei, nĩ getha raĩa akorwo akĩhota kũgũra magũta maũ na ma kũgũra lĩta ikũmi. Ũgũo mũrĩmi kana raĩa nĩakũhota gũkena mũno nĩ ũndũ beĩ nĩgũkorwo ĩgũĩte na akahota kũgũra magũta maũ na ma kũmũtwara ihĩinda riraihũ handũ ha kũgũra maguta maya mangĩ.

Kĩndũ kĩrĩa gĩgũka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ atĩ kĩganda kĩngĩ kĩerũ nĩ gĩkoretwo gĩakĩtwo taũni-inĩ itũ, nĩũndũ arĩmi nĩ makoretwo na ng'ombe nyingĩ mũno mararĩithia na nĩ iramahe iria mũno mũno, nĩũndũ nĩgũkoretwo gũkiura na gũgakorwo na nyeki nyingĩ mũno na arĩmi magatwara ng'ombe ciao mũnanda wega na gũcihe igata wega. Koguo rĩ, iria nĩ rĩkoretwo rĩ rĩingĩ mũno, ng'ombe nĩ ikoretwo igĩciarana. Kĩganda gĩkiuga nĩ gĩgũaka kĩganda kĩngĩ kĩerũ, koguo nĩgĩkoretwo gĩakĩtwo, na arĩmi nĩ makenete mũno nĩũndũ matigũcoka kũbanga raini mũno matũarĩte iria kĩganda-inĩ kĩrĩa. Na noguo aruti a wĩra kuga nĩmakenete tondũ o mũrĩmi o mũrĩmi nĩ akoretwo akĩona ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ya kũgũra indo gwake kana ona gũthomithia ciana. Na toũguo, cukuru kuma kũraihu kũraihu nĩikoretwo igĩũka iganda-inĩ ici gũthoma ũrĩa iganda ciĩkaga maria nginya makorwo nĩ maratwarwo matuka-inĩ.

Irio ici niĩ hakwa haragĩrĩria atĩ rĩrĩ, ngooya jiko, ngeekĩra maratathi rungu wa jiko, ngaakia gĩbiriti, ngeekĩra makara igũrũ wa jiko, ngahurutĩra. Yaakana, ĩkaruta ndogo ĩyo na ĩgaakana biũ. Ngeekĩra gĩtũngũra na maguta ngauruga. Kĩahĩa, ngeekĩra nyanya, cikahĩa. Ngeekĩra tũboco twakwa tũnini ngatũiga kando. Ngoya nyama ya gũthĩa, ngeekĩra gĩtũngũrũ, maguta manini na ngeekĩra nyama ya gũthĩa. Yahĩa, na ngeekĩra nyanya, yahĩa, ngaiga kando. Ngoya nyeni ciakwa ngaciĩkĩra thuburia ngeekĩra gĩtũngũrũ, kĩahĩa na maguta, tũnyeni twakwa ngeekĩra. Hau kando ngatinia matunda, ngeekĩra thaani-inĩ arabu ngeekĩra kamũcere gakwa gagatherũka o wega. O hau kando, ngoya kabĩci yakwa na carrot na na na dania ngaiga kando, ngacoka o ũguo na ũguo, ngeekĩra ndimũ, na nĩguo niĩ hakwa ndugaga.

Nĩ ng'ano nyingĩ ngoretwo ngĩigua na maũndũ maingĩ makonie kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ kĩganda gĩkĩ kĩmwe kĩ Nairobi nĩ gĩkoretwo gĩgĩthondeka chumbĩ wa ng'ombe kana igata rĩa ng'ombe na gĩgakorwo, ũrĩmi makarĩma mũno, ũgakorwo wĩ mwega kwĩ ng'ombe, arĩmi nĩ makoretwo makĩhe ng'ombe ciao, magĩkorwo magĩkĩrĩra ng'ombe ciao irio-inĩ na gĩgakorwo gĩkĩiega tondũ ng'ombe icio iraruta iria rĩingĩ mũno rĩrĩa mekũhota gũtwara kĩganda-inĩ kĩa iria na magakorwo makĩona o ciringi o ciringi kwoguo nĩtũrenda gũcokeria Sidai ngatho nĩ ũndũ wa kũririkana arĩmi na kũmathondokera kĩndũ kĩega kĩrateithia ng'ombe ciao.

No nginya akorwo na ũmenyo, na nĩ arabatara gũkorwo na macini gwĩka ũndũ ũyũ . Wa mbere, no nginya akorwo na macini, ya kũgitĩra okorwo kũrĩ na mĩici ĩraiya mũgũnda wake, macani-inĩ. No nginya akorwo akĩgitĩra mũgũnda wake, nĩgetha nake ndagakorwo agĩthiĩ hathara mũno. Macini ĩno nĩĩkũmũteithia agũkinya kũraihu mũgũndaiini wake. Kona na Kona ona kana gatagatĩ nĩ ĩkũmũteithia kũmenya nũ ũrĩ mũgũnda, ona kana aruti a wĩra, kana nĩ mararuta wĩra wega, kana nĩ thĩ maikarĩte, kana o rĩngĩ gũtirĩ ũndũ mareka, no, no ũteti me naguo. Koguo rĩ, mũrĩmi thikũ ici nĩ gũkoretwo na macini ĩra mũteithia mũno, akorwo akĩgitĩra mũgũnda wake na kana o ũrĩa mũgũnda wake arenda ũikare.

Gĩkĩ nĩ kĩonekaga, na kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũndũ, mũrĩmi nĩ ahotaga gũthĩa na gũthandũra nakĩo mbembe rĩrĩa cioma mũgũnda-inĩ na cioka mũciĩ handũ ha kũandĩka andũ moke macithandũre kuma mĩcakwe-inĩ. Nĩkĩheaga arĩmi wĩra mũhũthũ, o ũguo, nĩkĩ hũthagĩrwo ningĩ na gũthĩa mabebe, mabebe kuma mũgũnda-inĩ marĩa makoragwo marutĩtwo mbembe makomĩra mũgũnda-inĩ, nĩgetha ng'ombe ĩgathĩĩrwo na ĩkahota kũheo mũciĩ na kũhe mbũri. O rĩngĩ, nĩkĩheaga mũrĩmi ũhũthũ nĩ kwaga kwandĩka andũ aingĩ na ta rĩngĩ ndarĩ na mbia cia o kila mũndũ. Koguo rĩ, kĩna bata mũno kwĩ mũrĩmi.

Ũndũ ũyũ wĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩatĩ ategi a thamaki nĩmakoretwo magĩkena mũno tondũ rũĩ nĩ rũkoretwo na thamaki nyingĩ mũno, iria mahotete gũkorwo makĩendia na bei njega na makahota gũkorwo nĩmarona ciringi ona ĩngĩ ona ĩngĩ makahota kũrĩhĩra ciana ciao cukuru na makahota kũgũra irio nyũmba-inĩ yao. Na to ũguo, makahota nginya kũgũra ona nguo na kĩrĩa gĩothe marabatara. Oũguo rĩ, nĩmakakoretwo magiceererwo mũno mũno nĩ arutani a kuuma cukuru nyingĩ na magakorwo magĩũka nĩgetha mahote kũmabundithia gũtega thamaki, oũguo rĩ nĩmakoretwo me na kĩo mũno na mena bata mũno mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Niĩ hakwa kĩrĩa gĩgũka thĩiniĩ wa meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ nĩgũkoretwo na kandi, ikoretwo mũgathe wa bũrũri agĩtwĩra kira mũndũ akorwo nayo , nĩgetha rĩrĩa wathiĩ thibitarĩ-inĩ ndũgakorwo ũkĩgiĩka a kũrĩha kũrĩhĩra mũrwaru , na rĩngĩ kwĩna mũndũ ũraheo mwana, kwĩna mũrwaru, kũgwo thirikari nĩ irakorwo ĩgĩ ĩgĩteithĩrĩria o mũndũ wĩ bũrũri-inĩ ũyũ o ũndũ na ũndũ, tokorwo okorwo nĩ nĩ bia cia cukuru, kana ũrĩmi gũkorwo kira mũndũ akorwo ena kandi ino nĩgetha akorwo akĩteithĩka , o ũgwo, nĩmakoretwo magitinia eh mbia cia gwĩka ũrĩa wothe ũrenda.

Niĩ hakwa, ũndũ ũyũ wĩ na bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ta atĩ, nĩtũkwamba twĩre mũbũnge witũ thengio nĩgũtwĩciria na ngwĩciria eeh itũra ritũ mũno nĩ atĩ, arĩmi nĩmakoretwo na mbembe nyingĩ mũno, irĩa makoretwo mahandĩte na magacoka makagetha, kũgwo aah arĩmi nĩ marakoragwo makĩgiĩka mũno, na mũbũnge witũ aratwakĩra kĩganda kĩega, wa hu wahuha mbembe ciaku ũgaciĩkĩra makũnia ũgacioha wega, ũgatwara kĩganda-inĩ, na to ũgwo mũrĩmi nĩ arakorwo akĩnengerwo o ciringi, nĩgetha nake athiĩ ahote agũre iria, agũre irio, na ahote kũrĩhĩra ciana ciake cukuru, na gwĩka ũrĩa wothe angĩkorwo agĩbatara.

O rĩngĩ na rĩngĩ, he bata gwĩka ũndũ ũyũ mũno, nĩũndũ, ũyũ nĩ nĩ mũcere ũrahandwo, na wĩ kũhandwo nĩ wendaga maĩ maingĩ mũno mũno mũno, na to ũguo, mũrĩmi nĩakoretwo akĩrwo akegitĩra agekĩra gumboot ciake wega nĩgetha ndakagĩe mĩrimũ. Na to ũguo, mũcere nĩ ũheaga mũrĩmi mbia, ona ũkamũhe ciringi na ingĩ na akahota kwĩikĩra ũndũ na ũngĩ. Ũguo mũrĩmi o ũguo tũrauga, nĩakoretwo akĩrwo, aga agekĩra nguo cia kwĩgitĩra nĩũndũ wa kũgĩa marĩria, kũ kũ kũrwara magũrũ, na gũkorwo akĩgitĩra na akagitĩra bamĩrĩ yake, o ũguo rĩ, mũcere wake nĩũkũhota gũkũra, na atware thokoinĩ wendio, agĩe mbia na ahote gwĩka ũrĩa wothe angĩkorwo agĩbatara.

Niĩ hakwa no ndarĩrie kĩrĩa gĩothe kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ itũra-inĩ nĩgũkoretwo na mũrĩmi ũrabindithio, kana gũthomithio kũ kũrĩithia thamaki, na to ũguo nĩ akoretwo agĩthondeka harĩa arĩrĩithagĩria thamaki na igathondekerwo wega na igekĩrĩrwo maaĩ, na to ũguo maratathi mau tũrona, nĩ ho thamaki irarũtwo irĩa ciũmĩte kũndũ kũngĩ ikarehwo, hau iratathi rĩũ rĩ na maaĩ rĩ na thamaki, kogwo thamaki icio nĩ cio irarutwo maratathi-inĩ mau magĩkĩragwo harĩa ithondekeirwo, o ũguo-rĩ mũrĩmi ũcio nĩ agũkorwo agĩbundithia arĩmi arĩa angĩ othe marenda kũrĩithia thamaki icio, na thamaki icio nĩ marĩtwaraga thoko, magaciendia mahoteri-inĩ, hoteri-inĩ ici nene nene cia athũngũ na andũ mena mbia, na ũguo nĩ marĩhota gũkorwo onao makĩona ciringi yao oho.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩrĩrĩ gwitũ, eeh mũrĩmi akoragwo ahandĩte nyeki gacigo kaninirĩrĩa kũraura, akoya banga akoya ikũnia, nĩ akoragwo athondekeire mburi ciake kana ngombe handũ angĩciitĩra nyeki, kogwo oyaga ikũnia, banga agathiĩ agatua nyeki kana mahuti marĩa me mũgũnda kana thara, agoka, thara ũrĩa ahandĩte, agoka agacitinatinĩria, agaciĩkĩrĩra harĩa acithondekeire, na nĩkĩo na nĩguo mbũri irĩa ihote kũrĩa nyeki cio, itekũgiĩka na agaciĩkĩrĩra maaĩ handũ.

Ĩĩ niĩ hakwa no ndarĩrie karũgano, ga gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũyũ, kwenda ũndũ ũyũ no nginya ũkorwo wĩrũtĩire, wa mbere, ategi a thamaki nĩ makoragwo magĩũkĩra rũcinĩ tene nĩgetha mathiĩ matege thamaki na moke maci maciendie, nao na makorwo makĩenderia andũ angĩ a kuma kũndũ na kũndũ, nĩgetha nao mathiĩ makendie mone onao ciringi, kũmena ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ wa gũkĩra rũcinĩ na heho , rĩrĩa kwĩna baa, na o ũgwo rĩngĩ no mathiĩ rũcinĩ na mage thamaki, thamaki ikorwo i nini , kana gũkorwo na maru marurume , ta rĩngĩ nĩ kũrenda kuura , kana gũkorwo na makũmbĩ , na gũgakorwo na ndũrahota gwĩka gũtega thamaki rĩrĩa kwagĩrĩire, thamaki igakorwo ningĩ, i nini kana itwaritwo nĩ rũĩ mwena ũrĩa ũngĩ.

Nĩ ng'ano nyingĩ kana maũndũ maingĩ ngoretwo ngĩigua makoniĩ kĩndũ gĩkĩ, ici nĩ macini cia kwenja marima makũhandĩra mahua, makũhandĩra mĩtĩ, mbembe, mbembe mũno, kana rĩrĩa mũrĩmi atarĩ na mbia cia kwandĩka andũ akwenja marima ma makũhandĩra kĩrĩa arenda kũhanda, no makorwo akĩhũthĩra macini ĩno, na macini ĩno ĩramũ ĩkahũthia maũndũ marĩa me mbere yake, o ũguo no atige macini ĩyo ĩkĩenja marima mau, na eke maũndũ mangĩ, na marĩa matakũmũgia na matekũmũtera mathaa.

Niĩ hakwa indo irĩa ihũthagĩrwo gũthondeka kĩndũ gĩkĩ gĩcigo-inĩ gĩa gĩakwa, nĩ atĩ, no nginya ũkorwo na handũ ũthondekete wega ũkaiganania, o rĩngĩ no nginya ũkorwo na mbaũ cia kũhũrĩrĩra nĩgetha ikorwo ikĩnyitĩrĩra maratathi marĩa, marĩa ũrenda gwĩkĩra handũ harĩa, o ũguo maratathi mau no nginya makorwo na ũtheri nĩkĩo, nĩ ũndũ kĩrĩa ũrenda kũhanda thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio waku harĩa ũrahũmbĩka, gũkorwo na ũtheri wakũ wagũkũria kĩrĩa ũra mũmera ũrĩa ũrahanda handũ harĩa, o rĩngĩ mũrango, mirango yake no nginya ĩkorwo na mũrango wa maratathi, nĩgetha ĩkorwo raithi kũhingũra, na hakorwo na ũtheri wa kũmeria mĩmera irĩa ũhandĩte.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrutaga wĩra, mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya ta atĩ, nĩgĩteithagia mũrĩmi kũ gũkorwo na wĩra mũhũthũ mũno ta atĩ, rĩrĩa mbembe cioma, nĩ akũhota gũcirehe na gũciĩkĩra kĩndũ-inĩ ,na gĩthĩi-inĩ gĩkĩ na gĩkorwo gĩkĩhota kũmũthandurĩra mbembe na kũmũraihĩria wĩra, na okorwo ndarĩ na mbia cia kũrĩha andũ aingĩ, o rĩngĩ nĩkĩhotaga kũ kũtinagia, gũthĩa mabebe makũhe ngombe na mburi, na ĩgacoka o ũgwo, nĩkĩmũheaga wĩra mũhũthũ mũno , agakora wĩra ũrĩa ũngĩrutwo, wĩra ũcio ũngĩrutwo nĩ andũ atano, nĩkĩrahota kũruta, o ũgwo rĩ ,nĩkĩheaga mũrĩmi raithi, na ta rĩngĩ tokorwo ũrĩa wĩ hakuhĩ kana itũra nĩrĩkoretwo rĩkĩmũhoya gĩthiĩ gĩkĩ, nĩgetha onao mahũthĩre, nĩ akũhota onake kũmateithĩrĩria.

Nĩ maũndũ maingĩ marangenia ũ ũhoro-inĩ ũyũ nĩ atĩ, ũmũthĩ mũtegi wa thamaki nĩ okĩrire rũcinĩ tene kwĩna heho ahota gũtega thamaki nene nene, thamaki ĩyo nĩ ĩkũhota gũthiĩ kũmũhe mbia nyingĩ ,ũmũthĩ ciana ciake nĩ ikũhota kũrĩa wega, nĩ akũhota kũrĩha, kũmagũrĩra iria na kũmagũrĩria irio, o ũgwo nĩ akũhota kũmarĩhĩra mbia cia cukuru iria iratigarĩte marihĩ, na o ũndũ ũngĩ nĩ akũhota ruci, nĩ agũkorwo na ũndũ ũcio nĩ ũkũmũhe hinya wa gũkĩra rũciũ rũcinĩ, na nĩgetha athiĩ atege thamaki o rĩngĩ na Ngai akorwo mbere yake.

Nĩ ng'ano nyingĩ na maũndũ maingĩ njiguĩte ũkoniĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ, o mũrĩmi o mũrĩmi itũra-inĩ, kana matũra-inĩ kana kenya ng'ima, nĩmeretwo makorwo na kandi ĩno, nĩgetha magĩtwara kahua kao eeh kĩganda-inĩ magekĩrĩrwo mbia bengi-inĩ, o ũguo kwĩna arĩa arĩmi arĩa, arĩmi a ngombe magĩtwara, magĩtwara iria magakorwo nĩ marekĩrĩrwo mbia ciao bengi-inĩ, na magathiĩ makaruta gũtarĩ na ũritũ o wothe, o ũguo arĩmi a mũcere, arĩmi othe a matunda nĩmerĩtwo o nao matigatigwo na thutha, nĩgetha magekĩrwo, magĩthiĩ kũruta bengi mbia magakorwo matarĩ na ũritũ o wothe.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrutaga wĩra wega mũtũrĩre-inĩ wakwa ta atĩ wa o mũthenya, ta atĩ arĩmi othe a kahua Kenya nĩmakoretwo makĩ, makĩirwo kĩganda kĩmwe kĩnene mũno taũni-inĩ, o taũni o taũni o yothe, nĩ atĩ kahau o gothe ka ka karutwo mũgũnda-inĩ kararehwo kĩganda-inĩ gĩkĩ, nĩgetha magathimĩrwo, na makahota gũtwara, kahua kau gakahota gũthĩo wega na gũtwarwo matuka-inĩ, nĩgetha arĩmi mone mbia, na mahote gũkorwo na hinya wa kũhanda, wa kũgetha na wa gweterera kahua gakũre.